Mine onego odhi e osiptal ekinde ma opek kendo bang kosenyuol, koseyudo nyathi tonego pod odhi osiptal kuom ndalo mar higni abich, kodhi, kotero nyathini mondo laktar one. Kidhi osiptal ka ipek, yot, chiwo yot nimar laktar dhi puonji gigo mowinjo itim ka ipek, chiemo ma onego icham ka ipek kendo kitero nyahini dwe ka dwe nyaka ochop higni abich, laktrar yudo yot kaka onyalo miyo nyathini chanjo, kaka onyalo neno kilo, kaka nyathini dongo kilo mare, ber mondo ngato odhi e osiptal kind ema opek kendo bang ka osekonyre to ber mondo osik kodhi nyaka higni abich mondo obed mayot kuom dongruok mare gi dongruok mar nyathino. Laktar nyalo ngeyo ka nitiere, nitiere ngikruok kumoro to laktar puonje to nyiseni onego otim ma kendo otim ma mondo okonye.

Wan gi Eunice ogoma dada mowar ma wero wende nyasaye, dada ma nyasaye owiro gi more maler. Kasto wan gi janet Oudu, o bende owero wende mag nyasaye, oware kendo owuok e gwenge wa, kasto wan gi Emma Jalamo mawero wende mag ohangla, ajawa